Tenadol enapisha naa kaidim atejo; oree kulo tung'anak na maandamano etii idol ajo keidipa kulo tung'anak ainyala gate idol intasati nagira ainyoyie nkaik aaa jo duo ketagorote oleng neaku joo duo Maandamano ena natiiki neaku ore oshi Maandamano teneitu eshipakino iltung'anak Services naishorita Serikali ashuu enkai idara yeyote neaku ina naa pewuo aitai oltoilo ajo mekiyou ena ena kiyeu neaku taa aiko nejaoree Maandamano naa mee sidai oleng nooshikata duo ewoi ainyal imalin anaa agil ing'opisini anaa tenidol tenapisha etigila kulo Gate meesidai ina Maandamano kake oree maandamano eee napuoi ake duo eiroritai alimu imbaa nemeyouni neemetai imbaa torok naasi naa kesidai ina pii meeta ina shida neaku Nena taa aidim nanu atejo eimu naa ina Maandamano.

Ore embaye naitishipisho tena baye naa tenidol ninye emua ekuna kishu nidol ajo kenyaanyuk nkishu naiborr kutukie neeta naa imowuarak sapukin ore ena peku ekuna kishu naa kitishipisho oleng eitishipisho sii tenidol enakop amu enkop eh natii inkujit nelala niaku naa keeta naa inkishu ewueji sapuk nadaare ore ake piitum inkishu kumok oleng naa iyaku naa orkarsis amu indim atimira nena kishu nilo naa atum iropiyiani nilo naa aasie nena ropiyiani imbaa kumok oleng niaku itishipisho ena pisha oleng amu isidai olchoni lenakop kenyori nenyori irkeek niaku kenyorr naa eramatare oleng onkishu.

Ee ore tenaingor tenapisha naa kadolita irnyanya naa ore kulo nyanya tenijo duo aingor oleng naa keeta afya oleng , iloshi lala kulo ainyianguni sidan teagrovet naracertfified niaku aisidan kulo nyanya oleng , nidol sii ajo ore kulo nyanya naa loshi oirishari keeta ntokitin nairishiaa amu inakata naa ebulu aitobiraki . Ore biashara ornyanya naa biashara sidai oleng neisulaki amu ore irnyanya naa keeta bei nara ketumoyu poki rishata , ore enkilo nabo tookulo nyanya naa keyieu irnyanya irkiek kumok oleng , ore metabaiki esiai etransaplanting aiteru eunore naa keyieu irkiek naa keyieu sii enkare sapuk niaku irnyanya kulo

Kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aasa tena pisha amu adolita ilpolisi oogira aitasheyie ingharhin egira ajur ajo kanyoo enapiata enaki enapita iltunganak esiana sapuk neishia ashu enaa tenenapita intokiting neishia nenapi amu ore kuna arhin naa psv naa keya nenap Iltunganak kumok nemeishia nepik engishui ooltunganak batishu neaku etii naa kulo polisi peejur ninguraa neutaa amu inakata naa eitobirari

Ore embae nalotu indamunot ainei tenadol enabae naa kadolita enkampuni naji ashu institution naa keeta usafi sidai oleng , nadol tenewueji ketii kulo tokitin oji bins kulo onanagakini ntakatakani negira aitobiraki enewueji neimiltunganak kulo opoito kulo oji pedestrians netii si ewaya naitodolu ajo enewueji ebaiki mipaka nemejingi niaku ewueji sidai oleng enewueji, adolita sii ilainini oichora tenewueji, oigero nchere ewueji nipakieki iltukituki ingarin ,onkulie tokitin ake niaku nena baa adolita.

Adolta tene empisha natii orgavanai liapa le nairobi mike sonko orkuti ofisani sapukin tekaunti enairobi apa tinarishata egira aas inspection osokoni lenaironi adolta etabakitia entasat nabo namirita irmatunda tenewueji egira airorie kingasie oleng pedol mike sonko neaku nona. Baa nalio tenapisha neaku ore embae nagira aasa tene na kegira kulo apisani aman nairobi ayiolou ajo kanyio nagira aasa tenewueji adol Ajo kanyio idim ataas tenewueji neakuna nagira aasa tenewueji.